Ore enkata nailepa bei kaidim ake aishoo ilukunkuni ainei ilpaek tiang' kulo likituuno ninche ake akesaki nepuonu anya arashu indaikin nikitelekutua.